Olon isuldaen kabatik temishet anan kabatishenywai kobunei kaimutik cheu chebo tiong'ik cheng'emei minutik en imbar alak en tiong'ichuton komi cheu tuituik cheng'emei minutik cheu marakwek ak pinsik chemiten en imbar ak minutik alak kora cheu chonto asikobit komuch temindet kokirinda tiong'ichuton omei minutik konyolu koker kole kayai or agetugul nekiporen tiong'ichuton oret netai ko keboishen sumuishek ako asikeboishen sumuishek konyolu kecheng' choto che imuuch kobar tiong'ichoton anan kokirinda nganda chang' konyolu kecheng' kerichot nekim neimuch kokirinda tiong'ichoton ole kiyoitoi boishoni kecheng'e sumuishek choton akonyikecheng' pumbit nekipiten aking'ol kerichek yeityo kebit komuch kokirinda tuituinik

Kobotik che ter ter eng emet ap Kenya ko tindoi oleisuptoi icheket anan tetutik chekikinde kole yoitoo ano boishenywan miten kobotik che olon kakobata butishet ak kokakobit imbaret nikakibiten minutik koimuch kotonyokoyaken tuga ana kiyakik yoton kotomo kochopok konyon komin minutik cherube ko en kobotik alak ko olon kakobata butishet konyokoibe tukuk chon kakibuten kotko ka bandek konyon koswoche mobek asikobit kong'ochi tuga mobechoto ak olon kakotwo noton kopangan kobotindet kole ne nerubei eng mbaretnyi oleo konome kochopchingei komin minutik che rupe konome koyoe boishet kotemei mbaranoton yeityo kokerer ako nyokonam komin minutik cherube.

Ko atemindet Kobo komonut kot mising en ane boishet ap simoit amun kikotoreton anyorunen lokoiwek che ter ter chenomeke ak ole asuldaen boishetnyu kosorwek che chang ko olekinyorune lokoiwek chebo oleu oliet ap tukuk ko simoishek boishen komputaishek che chang komwoitoen simoit oliet ap tukuk kwach amun kikobois mising muswongnotet ap kasari en betushek chu olon amakchinike aal tukuk che aboishen en imbaret nyu ko kikotoreton muswongnotet ap kasari eng tilet nekararan amun akere ale ainon tukuk chekialdaie aliet nemiten ng'weny ko achon chemiten barak ko eng yoton koimuch atil ale achon cheimuch aal ako atepen kora alenchi achon che kororon asikobit atil tilet nekararan.

Ketikab karisiek che chang en met nebo Kenya ko asikosuldaen boisienywan nebo koget karisiek konyolu korong koba kosomonji ak konai agobo arorutik che kisubi enoret olon kigete karit. Nyolu koik ketindet ab karit chito neisubi arorutik tugul chebo oret asikobit komaib nyasutik ab oret. Ketik chebo karisiek olon kagotar somanenywan nebo koget karit konyolu kigochi ichek lesenit nebo chomchinet kogetat karisiek ak olon kogikochi lesenit noton konyolu en atkai tugul koger kole koibot lesenit noton en ole bendoten kogete karisiek. Igochin kipagengeit noton nebo NTSA lesenit nebo kogetat karisiek ak olon kagoyosit lesenit konolu kocheng kora bichoto bo NTSA asikobit korenewenchi.

En betusiek chebo ra ko biik chechang olon komoche kotuiyo icheget kong'alalen kiy. Ko kigoyan icheget koboisien oret nebo soet amun yoton ole tuyechn biik ole oo kosubge ak muswokantet ne kikwo barak boisionik ol eoo keyoen soet mising ko tuguk cheu tuyosiek en kwenut ab biik chemiten komoswek che terter. Ko koikoe koyaen soet. Ko kit neu ak inee piretab kura imuch kong'alolchin biiik olon komoche kobir kura en oret nebo soet ndoyon komiten koyae lewenisiet nebo imuch ko kandoindet nebo barnotik anan ko kondindet age tugul non imuch keyochi piretab kura en soet. Ko ituitos ge biik ak kong'alalen kityo ole birto kura yeityo kiyoki arorutik che nyolu kosub askobir kura.

Biik ele oo che meng'ik chebo emoni bo Kenya ko kogosuldaen icheget mung'arosiek che mengech en boisionik kwak. Ko en ichek ko kigokaikai kotoiy koboisien M-Pesa en tachet nebo rabisiek chon liponi biik. Biik ele oo ko isuldaen lipanenywan nebo tuguk koboisien oret nebo M-Pesa amun biik en kasari kokigokaikai korip rabishek kwak en M-Pesa asikoyoen liponisiet. Olon kiboisien M-Pesa konyolu keripge kora amun anan koyokun chito rabisiek che kokichore kor en yoton koimuch kenyokeching'in kele kogiyokun rabisiek che kogichore. Ko noton ko kaimutiet neo en boisietab M-Pesa. Kora ko anan koyokun chito rabisiek ak kowekta konyolu keger kele kotokechop komie M-Pesa asikobois komie.

Biik chechang' eng' betushek chekimite en nguni kokikocham icheget akokaikai kotoi katuiyoshekwak kosubkei ak boishonik cheisuldoen icheget biik cheu kanetik kokikotoi katuiyoshekwak chekikuren sacco ko kikonam akichek kabotik chebo tuga kotindoi katuyengwany akichek ak kotindoi taretoshek cheikochin katuiyoshechoto katuiyoshechu kekuren sacco ako kikitou asikobit kotoret biik chekatau olon kamochei koyai boishonik cheu mung'aret betushek chechang' kokikotoret saccos biik amun ikochin rapishek choton chebo besendo chebo mung'aroshek akoyochei kityo rapiet kitin nekiwektoi en barakutab chekikakibesen ikoitoi rapishek chebo besendo koityi biikab mung'aroshek chemengechen

Enbetusiek che kimi en nguni ko kigocham biik ole oo kosm rabisiek chebo besendo kobun komoswek che terter chebo besendo. Miten kompunisiek che igoitoi rabisiek ab besendo koityi biik che terter che isuldaen boisionik kwak en ortinwek che terter mising ko en muswoknatet nebo kasari ne imuch keboisien simoishek konyorjinge biik komoswek en simoit che igoitoi rabishek chebo besendo. Choton ko cheu Tala alak ko chebo Zenga che igotoi rabisiek kogochin biik en simoishek kwak. Miten ng'oyondit ne tinye ge ak muswoknatosiek ab kasari choton chebo besenisiet ab rabisiek amun anan kobesen chito rabisiek amo yokto anan kora angobesen keyoche rabisiek chemiten barak kot mising en kasarta non wekto.

Olon kokimoche kiyokten rabisiek kongeten emoni bo Kenya koba emotinwek choton chebo sang komiten ortinwek Che keboisien eng simoit kiyokto rabisiechoto en betusiechu ko Makat ko chito ne iyokyini rabisiek ko tindoi oret ne nyorunen rabisiek choton nekerge ak nekeyoktoen en emoni miten ortinwek Che kiyokten rabisiek cheu chebo send wave alak ko chebo PayPal mising ko choton Che keboisien en kwenut ab bik chemiten korotinwek Che loen kigotiny sobenyun rabisiechuto amun kisuldaen boisionik Che terter Che ibu bandap tai ak komiten kora uinwek chebo kiyok anan kiyokto rabisiek keboisien ortinwechuton cheu send wave amun

Bik Che Chang en emet nebo Kenya ko ki kotokyi icheget boisionik choton Che ibu rabisiek mising ko mungarosiek ak boisionik alak Cheu kabatisiet Che kinyorunen rabisiek rabisiek Che kinyoru kemokyinge koribok ago moribokse rabisiek yon kitindoi en eut kobo kamanut keger kele kakitou ortinwek alak Che ki konoren rabisiechuto ko nyolu keger kele kagitou kit ne kiguren account ne noton ko mising ketou en benkisiek asi kotoretech kegonoren rabisiek benkisiek Che terter komiten accounts Che terter Che kigochin kastomaekyik miten Che kegonoren rabisiek en kasarta negoi ak komiten chebo kasarwek Che nwogen kit ne kiyaan ayat ko ki amokyinige Ole agonoren rabisiek kyuk Che anyoruu ak Ole ribot Ana konor

Olon komoche biik kosuldaen piret ab kura en soet ko anan ketou tetutik chebo siret ab ge en yoton konyolu koyok oret ne kisubi asi kesir ge en piretab kura anan komiten koimtik keelewani anan kiguitos piretab kura nebo soet amun biik ole oo mising en komoswek chebo gaa anan resop komotindoi icheget somanet en chomchin icheget anan neimuktechin kosoman ak kosub arorutik che kiberen kura en oret nebo soet. Kora konyolu keger kele asikenyorun toretet en bosonik chebo soet cheu piretab kura ko nyolu kiborwech ole kibendito biik che iguitos komuch kenyorunen toretet bichoto.

Olon kamoche kong'alal biikab emet ak kadoikchwai chemiten eng' serikalit mising' ko eng' boishonik chebo soet konyolu keker kele kakimwochi meng'ik kelenjin eng' betut anom koititaat kong'alal kandoik eng' soet anan en ketesioshek choton chebo redio anan ko television olon kamochei ng'alaletnywai ko imuuch koboishen simoishek kwak biik asikobit kosup ng'alaletab kandoik akomuch en yoton koteben teputik anan kopirto simoit kotep akobo ng'alek choton chemokchingei icheget ko oret nebo soet ko kokonyumyum tukuk chechang' amun yoton ele miten biik chechang' akonyorunen lokoiwek chon kamochei ng'alalet kora nebo soet konyolu keker kele komiten en ole mii komyee

Eng betushek chekimiten eng nguni ko mising koboishen biik soet en ngalalutik choton che ter ter eng kwenungwany ak kandoik ap emet biik en nguni ko soet olekeboishen kengololen ak keteten boishonik chebo bandaptai nebo emet ako nyolu keker kele kakiboishen kora soet eng oret noton ne kararan nyolu keker kele kakingololchi biik eng oret nenyolu asikobit komaip soet suriet eng kwenut ap biik ap emet ak kandoik olon kiboishen soet konyolu kenai kele miten biik che miten en soet akichek chenyolu ketekisi mising ko kandoik chebo emet kikotoret soet kora kotuiyo biik chemiten en komoswek cheloen chebo emoni.

Eng' serikalit nepo petusiek chu kopa komanut koger kole karipok data chepo piik chik chepo emet komanut nepo kerip data kotoreti kenay ole kiyoytoy boisiet eng' serikali oret nepo kerip data konyolu keger kele kagiyum tuguk tugul chemakotin chepo piik cheu kaimutik kwach, boisionik cheyoe ak kaimutik achon chenyoru yon kisuldoen boisionik eng' boisionik chon, ngeyai kounon konyalu keger kele kagirip data nepo pichoton en komoswek choton cheu komputaishek chemaimuch kong'emak agenyor emet noton en kila ak kila angerip data koraa kotoreti en ketaet ab tuguk chepo emet koitchi komoswek cheterter chepa emet ab Kenya nyigeger kele kagirip data checho eng' kasarwek tugul.

Kasarwek chebo nguni komiten boisiionik chebo keny che kigochuchugak kosibge ak ole wenditoi emet en betusheju. Kigondo mising muswoknatet ab kasari ak yetunet ab taonishek. Muswoknatet ab kasari ko kigoib walet en emet ago kigeboisien muswoknatet kisuldaen boisionik che terter. Ko yetunet ab taonishek kora, ko kigoyai kochuchugak boisionik ab keny cheu yatitaet ab werik. Biik ole o ko kigouchi icheget taonishek chemi kommoswek che terter chebo emoni ak koyaen yoto boisionik kwak tugul. Komakotindo boroindo nebo kusuldaen boisionik che kibo keny cheu yatitaet ab werik negoto noton kobendi icheget koyotito werikwak en sipitali ak komong en kasarta ne nwach.

En konekit anan logoiwek che ta kopa ain pa wui komwae kole lagok konyoru tapushek eng' somanenywan kosupgei ak tapushek che nyoru sukulishek olan isuldaen poishenywan nepa somanet. Sukulishek ole oo ko pune tapushek eng' ng'alek ap chepkondok che isuldaen poishonik che terter. Kimakchingei chepkondok cheu che kilipanen kanetik ak che kiyaen poishonik che terter chepo sukul cheu che kitechen darasaishek. Anan komiten sukulishek che ta kosomanen lagok darasaishek che kikimal, anan chepo pakoinik ako nyalu keker kele kakiyai or age tugul ketekchi lagok darasaishek che somanen asikopit kosuldaen somanenywan komye ko ma kaimut age tugul. Ako nyalu keker kora serkali kole kaikachi serkali sukulishek chepkondok che ya si koyaen poishoni(uh)

Asikisuldaen boisionik choton chebo somanet en oret ne kararan komiten tuguk che nyolu koyai serkalit ak sigik koboto kora kipsomaninik ak biik tugul che tindo muguleldo nemie nebo ketoret kipsomanninik koyae komie en somanet. Boisionik che nyolu ketoret kipsomaninik ko keliponji icheget rabishek chebo somanet. Ak olon kogeliponji koimuch anyun koyai kipsomaninik komie en somanenywan. Ago kora nyolu ketiki lagok darasaisiek choton che kororon che imuch koyai komie ichek anan kosuldaen boisiet nebo somanet. Nyolu kora keger kele kogiolchi kipsomaninik kitabusiek che boisien icheget asikoyai somanet kokararanit ak kora kechengi kipsomaninik mwalimuek anan konetik che tindo ng'omnatet neo.

Asi keker kole kakisuldsen komye poishet ap somanet eng' emet ap Kenya ko miten che nyalu konde serikalit ap emet asikoker kole kataret kipsomaninik ko nyor somanet notok ne kararan ako ne kimakchingei eng' petushechu. Noton ko koker kole katekchi kipsomaninik darasaishek che kararan che imuchi kotaret icheget kosomansa ak kora konyalu keker kele kakialchi kipsomaninik kitapushek che tareti icheget kosomanen. Ak poishet age konyalu atkan tugul ke ker kokikachi kipsomaninik tuguk che makchingei che taunen ko kelipanchi rapishek che somane asikopit ko ma iimak somanenywa. Ko nyalu kora eng' serkalit koker kole kasirchi icheget kanetiik che ineti ichek.

En kasarwek che chang' eng' emet ap Kenya ko en kasarta nan kipire kura ko tam kepaishe sukulishek chepo poror che miten en emetap Kenya, kepaishen ko keteshoshek chepo piretap kura. Asikeker kele makisumbuan kipsomaninik petut ap kepire kura konyalu ketet anan kinde petut ap piret ap kura koek kasarta nan mamitei lagok sukul anan ko olan miten sukul konyalu kechop petut ap piret ap kura koek petut notok ne ma pwane lagok sukul amun ma tese tai piretap kura ak kosomandos lagok. Nyalu keker kele makisumbuan somanet amun piretap kura ko poishet ne korom ako pwane piik che terter anan komiten piik che ng'emen kalyet che tot koim sapanwek chepo lagok.

En emetab Kenya ko en aba kora keboishen ketesosiek chebo piret ab kura koik sugulisiek chebo boror. Amune asikeyoe kounoto ko amun bitunotin tuguk chon kemokinge en piret ab kura en suglisiek ago yoton ole imuch koba biik ab boror asikobakobir kura . Miten tuguk che nyolu keyai asimakisumbuan kipsomaninik en betut ab piret ab kura nyolu kechopchi biik che pire kura komostanywan ne loo ak ole somanen kipsomaninik. Nyolu kinde ole loo amun ngot koring ko ng'eme bosionik choto chebo somanet. Nema non konyolu ketet betut neter nemobetut nemiten kipsomaninik sugul asikepir kura anan kora kinyolu keger kele angot ko kakiyaen sugul kiyai en oret nebo kalyet nemomiten kasumbuanet.

En kosorwek chekimiten en nguni kokikondo missing' boisionik chebo muswoknotet missing' ko en somanosiek chebo kipsomaninik chemiten en sukulisiek chebo barak. Kikoboisien konetik eleo en sukulisiekab barak somanet nebo e-learning, somanani ko kinyorchin sirutik anan ko tuguk chekinetengei chemiten en soet. Kinyoru konetindet ii neineti en oret ne kiororu en video ak kora kemuch kenyor ng'alek choton chekakisir anan ororutik chenyolu kosib kipsomaninik asikoyai tiemutikwak. Makararan boisiet nebo e-learning amun moityin kipsomaninik chechang' konyor amun miten kewelutik chebo soet. Konyolu keker kele kakiwal koba physical asikobendi kipsomaninik agenge en agenge agoi kilas asikobit konyor icheket somanenywan.

Serkalitap emet ko kikotiem oret age tugul koker kole kakitaret piik chepa emani eng' poisonik che ter ter. Kikotaret serkalit piik chepo emet eng' poishonik cheu chepa kochopchi icheget oratinwek ak kora kotaret icheget poishonik alak. Kopaten tako miten kaimutik che chang' missing' olan kisuldaen poishonichu. Miten kaimutik cheu chepa rerunet nepa kalyet eng' emet ne kikoyai koimak sapet eng' piik che chang' chepa emet. Ak kora kontakopune piik uinwek chepo ng'alek cheu rupet eng' emet. Miten komaswek che mamiten amitwogik koyae noton kouit poishonik olan isuldaen piik eng' emet. Kiit age kora ko makchingei piik ke taret eng' tuguk cheu mung'aroshek kilang' ak kikachi tuguk...

En kasarwek che kimiten en nguni ko kigondo mising boisiet ab muswoknatet mising ko en ng'alek chebo somanet ak kanetet ab ge nebo tuguk. Olon kimoche kenai kiy anan tebut komiten kit ne kigetoi ne kekuren Google. Noton keboisien keteben tebut age tugul non itinye. Ole kiteptoen koimuch isir ak iyokte kotebut anan koimuch kora ing'ololchi. Olon kaing'olochi kogose ak yan kaitar ing'ololchini iyokte tebutiet ne kitindoi, kowalun. Google ko kigotoret kenyor tebuutik anan kenyor walutik chebo tebutik chon uen mising kou en ng'alek chombo kipsomaninik kigotoret kipsomanninik ole oo en ng'alekab somanet amun boisien yoto koyoen icheget tebutik chon ko kigochi en sugul ago nyorunen walutik en tebutik cheuwen.

Eng emetab kenya komiten kampunishek cheterter cheyoe boisionik ii koityi biikab emet, miten kampunit nebo Tradco. Koo olon aboisiechini apongonjini boisionik ko toreti kampuninoton bo Tradco konai oleyoito boisionikwak ko asikobit kosulda boisiet agetugul komoche panganet ne bo boisionik nekakipangan en oret nekararan asikobit komukak akoyaak komie boisionichoton ondosiron kampunitan Isuzu aik chinywan nepongonjin tugoshekwak atetchin icheket ii oratinwek chenyolu keker kele kakipangan tuguk che isuldaen amun kampunit nebo Isuzu ko neyoe akopyeetoo karisiek en emet ko ndakonon apongonji kasit kokor ko kotoret icheket ii missing en boisionikwak.

En betusiek che kimiten en nguni ko kogotoi serkalit ab emet nebo Kenya oret nebo muswaknatet nebo kasari nekiliponen tuguk chebo serkalit. Kerge ango ko boisionik chon bo gaa ago nyolu keliponchi serkalit, ko kigotoi oret ne kiliponen tuguchoto. Imuch kogemoche ilipan rabishek chebo sugul. Ko kiliponi kobun E-Citizen ak kora ngot ko kemoche ilipan chebo sipitali ko kora ole kilipondo ko oret ab E-Citizen. Kigitou noton asikobit kotoret kobos ng'alek chebo osoya ak wechowechet nebo rabishek. amun kiy en tai ko kitam koboisien biik rabiseik en oret nemanoton. Kobate kingetoi E-Citizen kokigotoret biik mising. Ole kinyitito ko nyolu isir kaineng'ung ak isir nambaing'ung nebo kipandet ak boisiet ne iyae asikobit iyokte.

Betushek chekimiten eng' nguni kokikotoi serikalitab emet nebo Kenya oret nebo lipanetab boishonik ab serikali keboishen oret nebo muswong'natet en nguni komakat en chito koker kole olon mochei kolipan kii agetugul nebo serikali ko oret nekilipanen ko nebo ecitizen noton kelipanen tukuk cheu rapishek chebo sukul ak rapishek chebo kanyaiset anan ko kii agetugul non kolipanjin serikalitab emet kikitou lipanet nebo ecitizen asikopit kotoret kobose ng'alekab osoya chekirankochang'a en emet amun kiimose biik rapishek chebo boror akoyoen boishonik kwak kobaten kingetoi nebo ecitizen kobos choton makat en chito kotindoi kipandenyin nambait nebo simet neiyoktoen rapishek ak kosir kainutik chi tugul

Komasta nepo mirat katam nepo emetap Kenya ko komasta ne naat ko yamat missing'. Mata nyoru ropta. Ako komastan i, ko miten kapiloshek chepo piik che isuldaen paet nepo kiakiik. Kiakiik che kipaen en yotok kepaen asikopit kealda amun matanyoru cheko che tian kiakik kosupgei ak ole u emet amun mata nyoru kopta, kohyse ko ma chang'a suswek che ame kiakik. Eng' yoton i, komiten poishonik che isuldaen piik en yotok. Makchingei kiakikwak konyor peek che ee kiakii. Ko miten terenik che kinagen peek kiakik en komasatak. Olan kaye teret ak kemache kemiin ko miten menet ne pashen ketime konda en teronik che kapunda. Menet nepo komamsatak koter kosir nepo komaswek alak.

En emet nepa Kenya ko kipsomaninik che miten en sukulishek che terter chepo emet ap Kenya ko en kasarwek chan kakotar icheget somanenywan nepo kenyishek che nyalu kosoman koyache kikachi icheget tiemutik. Miten tiemutik che yae kipsomaninik eng' klasit ap sisit ako mitei che yae eng' klasitap taman ak aeng'. Choton keyae eng' kasarta non pekunate kenyit akoi olan yae icheget tiemutik chepo kikesunen somanet noton nepa klasishek che miten. Ko miten kip agengeit nepa tiemutik en emet. Noton anhoit kasarta nepo krmakan mtiani ke cheng'e piik che pa ko makani mtiani. Kiyachin piik tiemutik che kisween kot ko much koyai poishet nepo komakan mtiani. Piik che kisire kecheng'e chito ne tindai somanet nepa parak ako kuitos akopa tuguuk che nyalu keyai ak kenyishek che kikoyai kora.

Asikobit konyor biik amitwogik konyolu koyai boisionik chebo kobotisiet. Komiten komoswek che mokisuldaen kobotisiet. Kosubge ak monyoru ropta ne yamat . Ko noton ne kigoyai biik ole o komakosuldaen boisiet nebo kobotisiet. Bo komonut ropta amun olon roponi kisuldaen boisionik che terter che kororon cheu chebo kemin minutik che kyome ak kogonech amitwogik choton kocheu bandek, miten biasinik ak amitwogik alak chon kimine en komosek chebo gaa. Ango bet ropta koyai kokewelit mising sobet ab chi ak nyolu kobwat biik oret age neimuch koyai asikosopcho kou biik alak. Nyolu kobwat bosionik cheu koyai mung'arosiek asikobit koalen amitwogik amun mogimondo ge ropta asikeminso.

En bik Che terter chebo emoni ko tindoi kasubutik Che terter Che isubi icheget olon chobe amitwogik mising ko en bik Che isuldoen baetab kiagik ko chome icheget koame bendo Ole Imuch anan tiongik Che kiboe asi kenyorunen bendo ko Imuch ko kechirek anan ko ngororek ak tuga kora bendo nebo kechiriet ko ne chome bik chechang kosir nebo ngororiet ko bik alak kora kochome bendo nebo teta ago banyechuton koanyiny tugul tienge chamet nebo chi ako miten ortinwek Che kechoben amitwogichu en bendo nebo teta ko Imuch kiyoo anan kebel ko kit neu nebo artet Imuch kora kebel olon kiame olon kakibel bendo komiten saet nesoe bik asi koame bendo soe asikobit koanyinyit bendo ak ko angot ko komi ki neyaa komoime sobetab chi

Eng emetab kenya komiten bororiosiek chetupchot akomengyindos en kokwotinwek chekoirurukok icheket, en emet nebo kenya ko biik chenootin komengyindos akosuldoen boisionik chekerkee ko cheu chebo Somalia, ak Samburu, ak Turkana ak Rendile bichuton ii kosuldoen boisionik chekergee en abokora kenyuru icheket koboe kiagik ak kosuldoen boisionik chemoche kokergee okot sobenywan nebo bichu ko ui kibeshoo kele ng'o ng'o kosipgee ak kolokutikwak ii komoche kokergee kobaten miten terchinet nekiten kou biik chebo somali ko icheket ii koloche ngoriet nekoi okot murenik ak kora en kokootinwekwak komiten koroisisiek kora chekekeren ko en chebiosok kotuche icheket bakaa tokochikwak koyoe koterit ak ichechun alak.

Betusiek Chebo nguni anan kasarwek Che kimiten en nguni ko ki kowalak Ole soptoi bik miten bik Che ta kosubi kasubutik Che kibo keny ak komiten Che ki kowalak kosubge ak oleu emet choton tugul kot kanetet nekikinet icheget sigikwak lagok Che mengechen en nguni kosubi tuguk Che kere kobun sigikwak ak Che tupcho ko neranik kosobe icheget kosubge ak oleu emet en nguni miten neranik Che ta kosubi atebosiek chebo kipkaa chekibo keny komiten Che mosubi ak koyoe kou oleu emet en tuguk chebo kasari mising ko en Ole kiteptoi en tuguk cheu kalagutik miten Che ilochegei en oret ne maiboiboi konyek ak maiboiboi agot sigik ako miten Che iloche ge en tegisto nyolu keger kele kakinet lagok ak neranik kobur en oret ne kararan

En emet nebo Kenya konaat missing' kotindo komoswek chekororon chechome korutechi kiprutoinik cheyobu emotinuek chebo sang'. Ak kobwone komoswek chuton asikokerchikei kororoninwek chetindo emet nebo Kenya. Terter komoswek chuton chechome kiprutoinik kobwone. Miten komosto nenaat kekuren Fort Jesus, noton komiten nganaset nebo Mombasa. Nekiteche chumbek anan kiplelachek chekitai en kasarta nekimiten emoni, kikiboisien kooton bo Fort Jesus ko komosto nekitam koburen ribikab kaliet ak kekonoren tuguk choton chekiboisien en boriet ako kiteben kora biik asikokere kotko miten bunik chemuch kobun beek. En nguni komiten chito neiborchinote biik yoton missing' ko kiprutoinik cheyobu emotinwek chebo sang'.

En emet ab Kenya kotindoi komoswek che chome kiprutoinik mising che yobu emotinwek chebo sang. Kochame kobwa emet nebo Kenya amun tindoi koratinwek che kororon che imuch kirutechi alak en korotinwechu ko che kitam koburen chumbek en betusiek che kimiten en emoni. Ne naat en choton ko nekikuren Fort Jesus. Yoton ko tekset nemiten nganaset ab Mombasa ne kitam koboisien chumbechoton ko komosta ne iburen ripik ab kalyet asikoripen komaiboki icheget bunik che yobu bitoshek chuno. Ago kora komosato bo Fort Jesus ko kitam keboisien kekonoren karik choton chebo boryet. En nguni komiten chito ne kigisir neyoe boisiet nebo koborchinot kiprutoinik komoswek chebo kooton.

Eng emet nebo Kenya komiten biik chekikotoi boishet nebo koker kole kokirip lakok chon kakilakta anan kisich lakok ak kowirta ichek komiten biik ak kibakenge ishek cheu chebo kanisoshek chekikotoi komoswek chekiriben lakok chematindoi sikiik alak eng ichek ko lakok chu komokchingei ripet kou lakok alak chetindoi sikiik konyolu koyai or agetugul keker kele kakirip lakok chu mising kikochin amitwokik kikochi kolokutik ak kecham kou lakok alak akichek chetindoi sikiik eng kasarta anan ikorwek cheu chebo Easter olon boibochin biik Easter konyolu akichek koboiboitun lakochuto ko olon kakituye ak chorwenyu Amina asoisoi inendet alenji kebe komosata kiriben lakok sibakikat ak tukuk cheu amitwokik akikochi toretet aketukul nekimuchi.

En betusiek che kimien nguni koboisie mising tuguk che keliponi en soet ak tugosiek anan kompunisiek che yoe oldoisiet ko alda icheget tuguk en oret nebo soet. Olon kemokinige kiy anan imoche ial kiy en tugosiek che eechen koimuch iteb en oret nebo soet asikiyogun. Magat ilipan rabisiek chebo kiit ne imoche ak che kiibunen agoi ole imiten ko noton ko kigotoret biik en nguni amun magomagat koruto biik agoi tugosiek chemiten kiit ne komoche kowal. Che nootin en nguni tugosiek chebo soet komiten ne keguren Kilimall ko noton koliponisien biik ak keipchi tuguk agoi komosta nemiten imuch ichop anan itep kiit nemoche en oret nebo WhatsApp ak koyogun agoi ole imiten anan sinyeilipan yan kagoit.

Biik che chang en emet nebo Kenya kogiba kocheng icheget boisionik en taonishek amun ele nyorjin biik boisionik ko taonishek ak kigokaikai biik noton olon bendi biik kocheng boisionik komagat kocheng oret ne rutoen imuch kobun chito keldo en olon mo loo ele kebendi anan kocheng pikipikit anan ko karit en loindo nebo ole yoen kasit choton tugul kotoreti koit komoswek che yoen boisionik ago mising biiik koyae boisionik en taonisiek. Imuch ko boisionik chebo mung'arosiek anan ko chebo ofisishek choton tugul koyae biik asikobit konyorji ge rabishek che boisiien kosuldaen boisionik kwak che terter. Nyolu kegere kele kagicheng or age tugul ne toretech keit komoswek che kiboisien.

Bik oleo en emetab Kenya ko koyan kole somanet kobo komonut en sobet ab lakwet mising ko en betusiek Che bwone en tai nyolu kosomesan sigik lagokwak asikobit konyo konomchi eut en betusiek Che bwone amun somanet ko ne yoe lagok tugul kogergeit angot kotindoi chito somanet ko toreti inendet kosuldaen boisionik Che terter Imuch konyorunen kora boisienyi somanet ne kiyai en nguni kosuldaen mwalimuinik konetisiet konete kipsomaninik en sukulisiek ako miten ortinwek Che Imuch koyai sigik ak mwalimuek asi kogosyin nyolu kosib kolipanji mwalimuek sigik rabisiek chebo somanet chebo lagokwak ak kora angot kama kotinyei rabisiek ko Imuch kongalal agobo betut ne Imuch kosich

En komoswek chebo kanyaiset cheu sipitali komiten bik Che kikisir koyai boisiet nebo konya bik ako bichoton ko nyolu koyai age tugul koger kole kotoret bik Che miandos angot ko kakimut chito ne kaumian ko nyolu koyai boisiet nebo koger kole kakitoret chichoton kiunji Mook Chetindoi en bortanyin ak kimut kwo kot nebo kanyaiset en bik Che miandos kora konyolu keger kele kakiribchi tililindo ak kot komiten kotindoi kamuget nebo koamis keibchi icheget amitwogik asi kotoret konyor kimnatet en borto ko olon miten bik Che matindoi kamuget nebo kobendat en kasarta nemiandos ko nyolu kechengchi ichek kit nekimutoten en kasarta ne kinyoe ichek nyolu kora keger kele kakigochi bichu oret nebo mutyanet

En sapetap chi konyalu koker kole kaisuldsen inendet poishonik che tareti kopur eng' chametapgei nepo porto. Chametapgei nepo porto nepo chi ko pa kamanut asikopit kosap ako suldaen poishonik chechik chepo petut age tugul. Nyalu kerutechini kanyaindet nepa kelek eng' kasarta nepo arawek somok anan ko kila arawa kopa kokerwech mieindo nepo kelekchok ak koarorwech ole nyalu keripten ge asikopit ko ma namech miondo nepo kelek. Kararan niton amun nyalu kerip kelek amun miondo nepo kelek yan kanam chi ko ui kinya anan ko anginya ko miten parak aliet nepo kanyaiset. Ko pa kamanut ke rutechini en kila arawa kanyaindet nepo kelek asikopit ko konech arorutik che nyalu kisup eng' ripet nepo kelek.